Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa rĩrĩa nguona ũũ, nĩta mũmathai ũyũ arageria kwarĩria andũ arĩa me mbere yake no nĩtamaramwagĩra kĩene kana bata. Na nĩnjiguaga tha mũno rĩrĩa mũndũ akwagĩrwo bata kana gũtuo ta atarĩ mũndũ wa bata. Andũ nĩmabatiĩ kwonania ũmũndũ magĩka shughuli cia o mũthenya na nĩmabatiĩ kũheana itĩyo na njĩra njega.

Kĩrĩa gĩgũtũma mene mũno iruithia rĩrĩ rĩa kĩndũire rĩa tũmwana nĩ atĩ, iruithia rĩrĩ rĩtũmagĩra tũhiũ rĩmwe tũtathambagio wega kũruithia tũmwana tũtũ . Na tũhiũ tũu rĩmwe notũtambie mĩrimũ ta mĩkingo , kuumia hekamwana kamwe nginya karĩa kangĩ. Na ũndũ ũcio ũgatũma mene mũno ũndũ ũyũ, tondũ mĩrimũ ĩyo noĩthũkĩrie, kana nĩthũkagĩria ciana icio mĩtũrĩre yao.

Haha hena matinga, na hena hemaa, na thĩinĩ wa hema icio kwĩna, andũ mĩthemba ĩrĩ, hena arĩa marabundithio ũhoro wa urĩmi na hena arĩa marabundithania ũhoro wĩgie ũrĩa ũrĩmi ubatie gwikwo, na gĩkĩ nĩ kĩũngano kĩrĩa gĩkaa gĩkagwo ihinda kwa ihinda, gĩa gũbundithia arĩmi, ũhoro wĩgie ũrĩmi nĩguo ũrĩmi wao ũkorwo na maciaro mega marĩa makũmateithia.

Ingĩgũra indo supermarket -inĩ, ngore rĩthiti yakwa nĩ nyongerere indo iria itakũgũrĩte, kana ĩna indo nyingĩ gũkĩra iria ngũgũrĩte, no gũcoka, harĩ mũteithia wa agũri na ndĩmwerethere ũhoro ũcio na gĩtĩo kĩnene mũno na ndĩmwĩre agĩke ũthuthuria, na agĩka ũthuthuria one nĩ ma atĩ he indo nyongerere iria itakũgũrĩte, no mbia angĩkĩnjokeria kana akĩnyongerere indo icio iria itagũkĩgũrĩte no nĩ ngũrĩhĩire.

Ĩno nĩ bengi yanjĩtio nĩ mũgĩkũyũ, nĩ bengi ĩteithĩtie, ciana iria itehotete ĩkakĩmathomithia na , ĩkamathomithia nginya magakĩrĩkia. Nĩ bengi ĩteithĩtie andũ a biacara, ĩgateithia arĩmi, ĩgagĩteithia nginya andũ gwaka manyũmba, magaka gũkũ Kenya nginya magaka nja wa Kenya, nĩ bengi ĩteithĩtie andũ aingĩ mũno.

Mathomo nĩ ma bata nĩũndũ nĩmateithagia mũndũ gũkanagĩa wĩra akĩrĩkia cukuru, kana gũkaneyandĩka . Mathomo nĩ ma bata nĩtondũ nĩmahingũraga hakiri .Magateithia mũndũ kũhota guĩtũĩra maũndũ atagũbatara mũndũ ũngĩ. Mathomo nĩ ma bata tondũ nĩmahega mũndũ ũgĩ wa mũtũrĩre ũyũ, ũgĩ ũrĩa ũmũhotithagia ndakanathĩnĩke.